Mae en tich mar anguro. To tich ni inyalo time kamoro amora. Nikech anguro en gima kisengeyo pidho inyalo kete kumoro amora. Anguro en tich maber nikech anguro nyuolo nyithindo madhi ochiko to ka ging'eny inyalo uso moko ka gisebedo maduong' kata inyalo yawo butcher ni ma iketo gi eiye. Mar ariyo, chiembgi bende yudo ok tek nikech anguro en gima chamo gimoro amora, to bende kolil, ok olil saidi nikech bende inyalo luoke. Kata kamano, oero tugo e gik mochido ma onego ing'e tuoche ma anguro ni bende nyalo bet godo mond ko bet matuo, ing'eyo kaka ithiedhe. Koro anahere, to bende en gino maber manyalo timo kata sani. Nikech ringe be mit kitedo gi nyanya gi kitungu. Ichielo maber, kasto ichame kata gikwon, gi mchele.

mae en oduma mosebul lose ok tek en gima yot, nitiere mana gik matindo mosego ing'e kapok ichako lose ,mokuong'o ing'e kama inyalo yudo oduma ni to iuse e neng'o mbaer kata neng'o marach, to bende nyalo bet maber ka in gi puodho mane ipidho oduma to koro gisebet madong'o kata wanyalo wacho ni kisechopo kuma inyalo golie puodho, nikech ka ging'eny ok ibi tiyi gi pesa king'iewo to bende kik inyalo chamo moromi miwe ,koro wadwaro mach mawabo tiyo godo wang'o godo oduma gi ,inyalo tiyo gi jiko kata kendo, joma tiyo gi kendo majno kik bed mang'eny ahinya kata kik bed matin, nikech kong'eny onyalo wange to kotin oko bochiek ,koro kisemoko maji tikawo oduma ni tiketo ewiye kanyo tiloko loko nyaka wang' no chieg maber, inyalo bilo be mondi ng'e kochiek kata ok ochek be

Nitiere joma ng'eny mantie e ndara kae, to bende giting'o gik machalo kaka yien, e lwetgi. Gari moro nitiere e tokgi, to ng'ama riembe bende onge. Chal ni ochung'. Jogi ng'eny, nyao bedo ni gigoyo koko, nikech nitie joma nyiero, joma go firimbi, to bende nitie joma miel. Nyalo bedo ni nitiere wach manitie to gidwaro ni owinjgi e gima omiyo giwuok oko ka gigo koko mondo omi okonygi e yo makare. Kae ok ane mine, gin mana dichwo. To ginyalo bet ni hikgi ok kal piero abich. Nikech magi joma pod nyalo ringo, to bende miel.

Eie kae wan gi miyo, kata wanyalo wacho mine ariyo mochung' to gi ng'at moro madichuo bende. Mae nyalo bedo ni en kuma jo Safaricom tie to ng'atni nyalo bedo ni obiro kae mondo migi konye yudo pesa. Nikech nitiere gima imiye gi mine achiel mochung' kae. Safaricom en gima osebedo ka itiyo godo e Kenya kae ndalo mang'eny, to bende ok otek tiyo godo nikech itiyo kode yore mopogore opogore, kila ng'ato ong'eyo kaka otiyo gi Safaricomni. Kata, ong'eyo kaka gini konye e ngimane.

Mae en lendo mano manyalo bedo ni mar ng'at motho, nikech owacho ni nyathi mar skul mosebedo ka somo Dedan Kimathi, owito ngimane e pigni. To kapok nowito ngimane noluongo nying nyako to owitore e iye. Nyalo bedo ni nonegre ni wach nyakoni, kata nyalo bedo ni nitiere gimoro manyalo chando pache to miyo odhi onegre. Jogi nenre, kata jomoko madichuo ochung' but pi, to gitemo manye. Bende pok giyude, nitiere joma go abal e i pi kae kamanye.

Mae nyalo bedo ni en tich mar wuoyo gi ji, nikech dichwo mobet e kom nitie gi gimoro ma okete ite, to chal ni owuoyo gi ng'ato. En tich mayot to bende ok apar ka tiye tek nikech inyalo time ka intiere e ot, kata kidhi e office. To itiye ka ibet, ok ni iwuotho ka imanyo gimoro kendo ichak iduogo to imenyo, a a, itime mana kibet, tiwuoyo.

Mae en wuon apiko gi nyathi matin. Nyalo bedo ni mae en nyathine. To ochopo ot to okawo nyathi ma owuok godo. Tijni mar apiko en tich ma inyalo tim kamoro amora. Ma en tich mar ting'o ng'ato kitere kuma onyalo chopo gi apiko ni, kasto ochuli. Pesaneno kosemiyi to inyalo chulo godo jok moko. Koro ng'atni en jatich matiyo gi apiko to nyathineni be chal ni ber nikech ok oywag to oling'. E toke wantiere gi mine ariyo mochung' to wuoyo.

Miyo ni, kata mamani oting'o simo e lwete, to chal ni otemo puonjo jomochung' bute kaka ginyalo tiyogi simu. Nyalo bedo ni opuonjogi kaka M-Pesa tiyo nikech orwako sati mondikni M-Pesa. To jogi bende orwako sati moko mokchal gi mare to ondik M-Pesa. Ma inyalo bedo ni en jatich maa kuom Josafaricom, to owuotho kuwuoyo gi ji kata kotang'o nigi kaka onego obedni gitiyo gi gini. Kata opuonjo joma kia tiyo gi M-Pesa. Ma en tich maber nikech ichule ok ni owuotho nono. jo safaricom oketo pesa, ma ging'eni onego obedni gi chule kotiyo tich maber. Jogi bende gin customers ka gibong'eyo tiyogi M-Pesa ni ne jo Safaricom, to bende mamani tich motiyo en mar manyo ne jo Safaricom joma boga tiyo kodgi.

Mae en avokado to ng'amo chung' bute ni nyalo bedo ni en emano pidho avokado ni. Avokado pidho ok en gima tek nikech inyalo pidhe kamoro amora. Gimodwaro maduong' en lowo, maber kod pii ma ibogaolo pile ka pile. Koro avokado ni ok nopidhe kanorom kama. Notin, kanikete e lowo, to obiro, mosmos kasto obet maduong' makoro inyalo tere e chiro mondo ousne ji. Kata ng'atni nyalo tiyo kode e ot e gik mopogore opogore. Avokado en gima ok ti gi ndalo matin, okaw ndalo mang'eny mondo mi oti, nikech nitiere gik mang'eny ma, ok anyal wacho ni odwaro. Nikech gima duong' en pii to nitiere be two ma onyalo bet godo koro nyaka ibed gi pesa maibotiyo godo thiedhe kata onego gik manyalo bedo ni chame kapod otin. To oken ohala marach nikech pesa manitiere kae en pesa mang'eny manyalo loko kata ngima ng'ato, kama e ohala mo odwatimo.

Mine gi dichuo nitiere e puodho. To gitimo gimaber kabisa. Nikech nyalo bedo ni chieng' ka rieny mang'eny to ipidho gimoro gi piny, kata kiolo pi, pod gino nyalo tuo. Koro gima ng'ato timoga en ni okaw lum, kasto oumo godo lobcha, mondo mi chieng' ni kik donje e lowcha mondo owang'ne chiemo. Koro mano e gima aneno ka jogi timo kae, to bende nitiere alot ma gipidho gimalo kucho. Nitie nyaka bando mosegol e puodho. Chalni negipidhe chon to koro gisegole ma gitere e chiro, kata nyalo bedo ni negitero moko e ot to gichamo. Puodho ni duong' to inyalo tim gik mang'eny ok en kata bando kende ma inyalo kete puodho ni. Kata jogi, chalni nitiere gimoro ma gapidho e puodho ni moken bando. To mano en gima ber nikech bando be en gima okdwaga chieng' to ok en chiemo te minyalo pidho kuma chieng' mang'eny nitie kaka kae.

Mokwongo, jomochunggi kelo mor nikech chalni gibiro konyo wuon garini, kata gibiro nyiepo. To ka ginyiepo wuon gik ma ginyiewoni yudo pesa ma onyalo timo godo gik mopogore opogore. Mar ariyo, wan gi gik miluongoni maua ma inyalopidho e dhodi kata kamoro midwaro, e skul, osiptal kwonde mopogore opogore. Koro jogi nyalo chalo ni gibiro kae mondo mi ginyiew kasto gitere utegi, kata kuma gitiye, kata e skul kata, ginyalo bende miyo ng'at moro ma gineno ni ginyalo miyo. To bende, ok en tich matek nikech odwaro mana lowo maber to pi be onego bed ni iolone pile ka pile. Nikech kokiolo pi, ginyalo tuo to ka gise tuo, gi thoo to mano oknyal bet ohalo maber ka gin meki kata ka itiyo ne ng'ato. Koro ber mondi mi iritgi kidwaro ni giomni gimaber, kata iyud gimaber maa kuomgi.

Mae nyalo bedo ni en ledo masani. Nikech nenitie machon maneji nong'eyo to mae opogore gi moro cha, kata wanyalo wacho ni obet bere bere mohingo lendo machon.

Mine gi dichuo, oting'o sende e lwetgi, to opong' gi chiemo. Wan gi michele, ring'o, nitie jomoko ma oting'o chapat. Nyalo bedo ni mae en liel to koro ji oseiko to gidwa chiemo. Bende nyalo bedo ni mae en kuma ji oriwo arus, nikech jogi okchal joma yuak, gimor ka gikao chiembgi koro nyalo bedo ni kuma gintiere ni en kuma gimatimore en gimaber to bende chiemo gi mit. Nikech ka chiemo rach de waneno ka ginyicho marach. Nikech, eh, samoro chumbi nyalo olore mang'eny e chiemo to kichamo tiwinjo ka orach, koro jipani nitiere gima okethore monego bedni iloso. Koro nitie joma pod nitiere chien kucho, girito mondo joma ni mbele oyud chiemo eka gibende giyud chiemo mondo gichiem, kasto gimed timo gik ma ne gitimo ka gisitiko chiemo. Ich en gimoro matin ma kichamo chiemo matin ni iwinjo ka iseyieng'. To kapok ichame iparo kaka inyalo chame mang'eny.

Ji adek oidho e tok lori. Gintiere e puodho mopidh oduma mang'eny. Nitiere mashin ma olo odumago e tok gari magiidhoni. To aparoni tijgi en pango gi maber mond kik gilwar piny. Puodho ni duong' kabisa to chalni nitie gik mamoko ma opidh ei puodho ni. Nikech ok bando kende emaneno kae. Wanyalo bedogi alode moko mbele kucho, koro jogi nyalo bedoni gigolo bando e puodho ka giketo e tok lori, kasto idhi tergi e chiro nikech gi ng'eny kata ma en puoth ng'ato to koro bandogi ogologi nikech gisechopo kuma inyalo chamgi kata inyalo tii kodgi e ot. Be gweno nyalo chamogi, kata dhiang' kimiyo to chamo. To bende toke kucho, nitiere ma pok ogol nitiere puodho nikech, samoro pok gichopo saa monego bed ni igologi. Kata girito ni gitiek gi magi mondi, eka gichak golo moko ma pod ochung' kanyo. Chieng' bende, rieny matek kabisa. Akia ni jogi, konyre nade?

Kae kar lendo to bende en gima ber nikech ji mang'eny ohero nene. To bende inyalo bet ni in kamoro to idwa ng'eyo ni ang'o matimore e piny maoko. Koro jogi magi gin tijgi. Nitie tije moko ma bende gitimo.

Mae nyalo bedo ni en skul. Nikech nitiere gik mang'eny ma chalni dhi nyime eiye kae. Skul ok en gima yot kata tijno en gima tek nikech puonjo ng'ato mong'e gimipuonjeno ok en gima yot. To bende gimaber kode en ni nitiere pesa miyudo kata wanyalo wacho ni ibende ipuonjri nikech mondo imi ber japuonj, nyaka idhi e skul moro mopuonji eka ing'e puonjo kasto idhi puonj jomoko. Nikech onge kaka inyalo puonjo ng'at maduong' tikia kata ni ichak gi kure kata inyalo puonje nade. Koro tij ni ber nikech, saa mang'ato donjo to bende nitiere saa mang'ato wuok. Mano ber nikech inyalo pango tiji kaka ine ming'eyo, kitiyo gi saa malong'o. Bende en gima itiyo odiechieng' koro ok en gima iluor kidhi e tich nikech en mar gotieno. En tich mar odiechieng' to bende ober to kuma entiere ni entiere kuma ji mang'eny nitiere koro ohala ni ber kabisa.

Joma ochung' kae gin miyo gi dichuo. Miyo ni en iluonge ni Gladys Wanga, en gavana mar Homa Bay kaunti. Osebedo kanyo higni adek mokalo. To bende oneno kowuoyo gi ji ariyo. Nyalobedo ni giwacho gam ginyalo konyo godo Homa Bay kata nyalo bedo ni gintiere e siasa moro ma gineno kaka ginyalo loso wach gi no.